Ee ore tenapisha na ore entoki nagira aasa ore ena na eunore entoki naji irmaua naun oshi lairemok petumoki atimiraki ltunganak oyieu tosokoni ore kuna maua na sidan amu ore enedukuya kengasbaitisidan ewueji metaa ijo kenare katukul eitumia si lotorok maua ee tenepuoil aitau enaiso enoshi napuobninche aitau neaku sidai oleng tenepuoi aitau ee nenare nitengeni lairemok aa petumoki atuun maua amu emiri esidai tosokoni na eyaki oltungani faida sapuk neaku enare neuni maua ningori si peminyala amu nakata etumoki olopeny.

Ee ore entoki nalotu damunot tenadol ena pisha naa edungoto orkujit. amu ore ena netiu anaa enkaji.ee napiki inkujit naadungo, neji te kimaasai orkompe. neeku orkombe ele. naa ninye epik ilaramatak irkujit. ore ake peyie, edung nepik inaduoo kujit enye ine pee ningiala pee tenelotu, erishata olameyu. nitotiyie ninche inkishu enye. neidim sii aashom aatimir te bei sidai tosokoni. neeku ore ene naa aisidai pii amu eeta ilkujit faida naleng. naa eidim oltungani anoto dupoto eimu esiai oo nkujit neeku Ina nanu edamunoto natum , tenadol ena pisha enkaji yioloti anaa orkompee toolmaasae.

ee ore ena siai na enkiremoto olchamba itumia emashini, ashu engari yioloti ena oltinga ,ee ore ena kitumiata oltinga neeta imbaa niyieu pitumoki atasa, ore embae edukuya na tenilo oltungani darasa, nikipoi aitengen eningo tenireo oltinga, amu ore pee ilo areo oltinga niyiolou dupoto enye, nitumoki ashomo airemishore na ekiya ina dukuya, na itumoki ashomo sie ene lakua niaku esidai ena bae naleng na ekiya dukuya, netumoki oltungani atasishore, amu ninye osioki airem olchamba alang itunganak.

Ee ore eimu enapisha na atum nanu ndamunot napaasha ore endamunoto edukuya na ore ele naosokoni obore ltunganak natiiki egirai aas imbiasharani anaa oshiake ee ore elesokoni na eborekii aitodolu ajo ore enibol biashara itumoki oltungani ashu itum biashara teleleki tenkaraki aikumok ltunganak neaku keponu ninyangu enaduo tokinimirta na keaku nikireu dukuyaamu kesapuku faida nitum nelalau biashara ino neaku sidai osokoni tanaa kumok ltunganak amu keponu ropiyani kumok na keponari mbiasharani nesidanu esiai orbiasharani metaa mitoki ainyalari neaku sidai ena.

Ee tenadol ena pisha naa ore entoki nalotu damunot naa enkiremore. amu ore tena pisha nadolita enkaitubuli ashu olantererai le mpooshoi oidipa ninye aaku ataa kegira abulu. idipa atupuku tiatua enoshi kiti aji enye metaa egira asapuku pee etumoki atoisho. neeku tenadol ena pisha naa kelotu Ina toki damunot amu ore enkiremore naa entoki sidai nayaki ilaramatak faida, nerikoo ninche naa ekeisho, ninche menotito faida te siai enye. ore sii empooi nemeyieu ninye aa eramatata sapuk. amu enkiremoto ake eyiieu niremoki olchampa. nikuroki, nipik enkare esidai. nebulu ninye empooshoi neeku enkaitubului. neeku ore eunore oo mpoosho neme Torono. nss kesidai pii teneas ilaramatak.

Ee ore enasia na emirare ontokitin teboo ore kulo na ltunganak omir ntokitin enye teboo ldukaieyau enkalo orbaribara ore enabae neeta enetipat tenkaraki ntokitin napaasha ore entoki edukuya na enetipat amu ketum kulo tunganak irkastomani kumok tenkaraki eim ltunganak kumok nedol naduo tokitin enye iragitatenkalo orbaribara ore tenkaraki ina ore si kulo biasharani omirisho tenkalo orbaribara nemesapuk kodi nalak tenijo aingur kodi nalak kuldo otii ldukai oninche otii enkalo orbaribara boo na kelama kodi tenkaraki metii na nimche atua nkajijik neaku menare nelak Kodi sapuk.

Ee ore tene nadolita ntokitin kumok, adolita aa olchampa sidai loo maua, ee oitobiraki pee etumokini atuunie maua. ore ele shampa, netumokini esekenkei naijo duoo e net neitokini aapik Nena maua, atiua entoki naijo nkarayeni. paa ketumokini taa atuun tiatua Ina arae. neeku adolita Nena maua nauno. nadolita, olchampa lenye sidai . nadolita ee enetii ajo ketii ewueji nishaa, naa ekebulu teleleki, tenkaraki ee megol ashu etipikake ewueji sidai neidim ninche atubulunye naa ekeyau Ina aa faida tenkaraki kemiri, Nena maua, netumoki olopeny. anoto ninye edaa ashu iropiyiani nepik ewueji neje.

Ee ore embae nalotu ndamunot anadol enapisha na aa orkerenket le nairobi ashubtaun sapuk olosho le kenya naji Nairobi amu esheta nkajijik sapukin e neasita ltunganak kumok esiai amu adolta ngarin kumok, nenare nesheti nkajijik sidan metaa megirai aidinga tewueji nebo metaa ore ewueji natii nkopisini nemesapuk orororei petumokini ataas esiai nenare nedungi taun neioangae tenkoitoi naishaa amu nakata eaku taun aisiadai neaku mpango etaun aisidai netumoki ltunganak ataas siatin enye teleleki nimitoki aitogoliki sininche neaku sidai ena pii na keret olosho dukuya nenare nipanga serkali ntauni pooki

Ee ore ena siai naa enkiremore ena .etii iltinkai olchampa, negirae ninche airemosho. ore sii ninye tenakop ang naa ore enkiremore, naa eidimi ataasa too nkoitoi napaasha. ore enkoitoi edukuya naidimi ataasie enkiremore naa ekeidimi aitumia inkaik. nelo oltungani, nenap enchempe. nejing atua olchampa. nelo airemosho eyasishore nkaik enyenak ake. ore sii enkae eidimi, aitumia iltinkai peetumoki aiteleliaa esiai oo lairemok, amu melelek enkiremore teneesishore. ilairemok inkaik. neeku ore esiai ooltinkai, naa peyie eiteleliaki ninche esiai neleleku enkiremore, tenkaraki ekeitelelek oltinka alang' inkaik.

Ee ore enasiai emirare ombukui naitengenisho esiai enkiremore netii sininye enkop ang kake mesapuk oleng amu e medol ashu meyiolo ltunganak tipat ekunabukui nenare nitengeni ninche peyiolou ajo ore kuna bukui itengen ninche enaiko tenetum enkaitubului naje ore ekintoki ena aitogoliki neleleku si amu ore peun ana enaisha nepok enaduo aitubului nebulu pii metabaa ana nesapuku neaku ekenare ake nemiiri kuna bukui amu kitengen ltunganak naleng nimitoki ltunganak alau engeno nemitoki nkaitubulu aye amu etayioloto ltunganak eniko peunishoi neaku sidai ena pii nenare neasishoreki katukul.

Ee ore embae nalotu ndamunot tanadol ena na ore kuna na nkaitubulu na sidan amu idipaki atuun netoshote netaa peyie epuoi ake amir tosokoni nepuoi asishore metaa idipa ataa netaa pemiri ake peitokini sininye apuo aitaas mbaa neakubore kuna na nkaitubulu nabulu ninche tenchumata orkiek tongwesi na sidan amu meta aja peturuni ninche ana nkulie amu ebuku ake nejing irngosil lenaduo shani neaku sidai katukul na enare ake peuni naleng amu keeta osokoni sidai neretisho oleng naidim atejo tanadol enapisha.

Ee ore ebae nalotu damunot tenadol ena naa nelotu entoki naji technology amu ore ena oitoii naji ene electronic naa technology nayawua. neeku ore ele naa oltungani otabolo ake ninye olkiti duka lenye. pee etumoki aishoi Nena tokitin naayau technology ime pooki ng'ae ake duoo oidim ataasa ena kake eyieu oltungani oshomo aisuma netum enkariyiano neyiolou aa tipat ena siai pee etumoki ayeu ataasishore naa ekeretu ninye ena dukuya. tenkaraki ore technology naa ebae etipat oleng menare neesishoreki, pee etumokini aashom dukuya anaa olosho. neeku Ina toki nalotu damunot naa sidai ena pii. nenare neesishoreki pee eret iltunganak.

Ee ore entoki nalotu damunot tenadol ena naa enaikuna technology pee eilepunye esiai oo mpisai ashu esiai erereware ooropiyiani. eetae aa olturur sapuk oji ole safaricom, ore safaricom neyau ninche entoki ashu enkoitoi naidimi aatereyie iropiyiani yioloti anaa empesa. neitoki ayau entoki naji fuliza naa itumoki oltungani ekitumokini aishoo enkiti sile aa te mpesa ee nishuku ake teneitokini aapik iropiyiani Ina empesa .ore ena oitoii naa sidai sii ninye. ore enkae toki nayautua loan yioloti anaa ene mshwari. naishori iltunganak oota record sidai oosilen. neeku safaricom ena tenebo onkoitoi enyenak naidim aishorie iropiyiani.

Ore enkitobirata oo soitok aashu nchilinkini, naa ore sirkali ake mayiolo enaikoni tenitayuni iropiyiani kake, eitumiae ake ilchumai ooje, pee etumokini aitayinye aa iropiyiani oo soitok. neeku eetae material napaasha. peetumoki iropiyiani ashu pee etumoki sirkali aitayu iropiyiani osoitok yiolot anaa nchilinkini .neeku ee eitumiae intokitin napaasha pee etumokini aitobira. naa serkali ake oota iltunganak ooje. oitenge peyie meyiolou pooki ng'ae aitayu iropiyiani, amu kengiala value enema ropiyiani neeku ee meeta ninye value neeku sidai ake tenaa serkali ake mayiolo aitayu peyie mereu iropiyiani olosho metaa meeta ninche value pii.

Ee ore ena siai eunoto ekulo matunda naa ore pee nelotu erishata enchan nepuo ilairemok olchampa. nepuo aatur neirem esidai, netumoki ilanterera lootoito le kulo matunda. ore ake pee eun nepik enkop. nelotu enchan nesha, niteru iladuok matunda aabulu. neingor olaramatani neramat, nekuroki, nepik olchani nepik enkare, neitobiraki ampaka nepuonu kulo matunda aaku. ore peyie elusoo enkiti rishata neku kulo matunda. nepuo ilairemok aitayu toolchampai. ore ake peyie itayuni, nepuonunui ,aaya sokoni aapuo Aamir. neeku nejia eikunari esiai ekulo matunda amu inakata naa ake etumoki aataa. kake ore pee eitu eing'or ilairemok esidai nemeeku kulo matunda anaa enaishaa. neeku Ina taa.

Ee ore entoki nagira aasa tena pisha naa olairemoni oidipa aitayu irpaek lenyenak ooto tolchampa. ore pee idipi aitayu nejo badala Naya kulo paek alo amir te sokoni eitu eku, kaya nalo abol ewueji napejie, nelotu oltungani ainyiangu, nepejo. nelp etaa kelo ake anya. neeku ore tena pisha, naa oltungani otii oidipa ayeu ainyiangu lelo paek. Egira aikilikuan ajo nyoo emiri. pee etumokini aatimiraki ninye. neeku enkae oitoi ena oshi naidim ilairemok pee aatimirie, nkaitubulu enye. naa ereu ninche ena dukuya tenkaraki enyorr iltunganak irpaek oopejo. amu aisidan sii niche. neeku Ina taa nagira aasa tena pisha. naa sidai ena katukul. nenare ake nees sii ninche kuliakae airemok, amu ketum sii ninche iropiyiani eimu ena oitoii katukul.

Ee ore tenijo aingor enapisha ore entoki nagira aasa na oltungani oshomo olduka lesafaricom neli eeta eyieu eretoto nayieu neret laasak lesaii lolturur le Safaricom ashomo ashi sinanu nilo alimu ajo kaaretoto iyieu na ore piilo atolikioi inaretoto niyieu ninchooyo id naitodolu ajo ee ore ilo aini naa olino ore pindip aishooi kipuoi pekitumoki kulo tunganak qtaret neaku esidai amu ekireti nikipuoi autaki enias enkailong tenintoki atum enayamali naijo ake ina.

Ore esiai e huduma number ,eh nemanyor nanu. Tenkaraki eitu oshi ishoru sirkali telalai tipat e huduma number. Itu oshi eliki olosho ajo nyoo sababu pepuo iltung'anak aing'oru nena tokiting naji ne huduma number. Neeku enare nitoki sirkali aliki iltung'anak ajo nyoo maana e huduma number. Petumoki taa aetu, anyaki ataret iltung'anak menotito ina huduma. Alang' teneponu ake neponu ajoki iltung'anak pee ees inasiai e huduma, nemeliki duo sababu ajo nyoo sababu pee eesita ina. Neeku enare katukul, neutakini iltung'anak ashu nelikini, peyie eyiolou naajo nyoo ena naasita ninche na nyoo faida eina toki naasita ninche inarishata.